Buiwetab sementi ko buiwet nesamis missing. Ngamun buiwat nito ngokul chi ih en factory agetugul nekichoben sementi ko weche buanik ingowech buanik ih koname bik miannuagik cheuu miandab buanik. Buiwaniton Konamin kotienge elekebirte en kab Kasi agetugul. Netai ko nyalu inimiyoto si terenke miannuagik chuton ih konyalu kokelach ingoraik che matotkoyenchinak kora nyalu itindai kit nekikuren maskit netere sindibure komekule buiwaniton yache ko chi agetugul ih kokalach munaok cheter simabun konyek alaini missing ketere serunek ak kutik. Ako kora simenian en mianwagig chuton konyalu ibchechi sait sait neyae kamatiayai itaikobek betut, nyalu iyai sait nekitikin yeitia konyo chi age kora inyokotesentai koyai. Anibuch atkoyai chitugul en kasarian nekamatch kokoit ih kong'eme borta Ako ng'em kebeberuek chebo maana en bortab chitugul.

Mashinishek che tirirentos en olekiyoketen ko bo komonut eng chito age tugul ne yoe kobotishet ana ko chito neribei kiakik ngamun toreti nekatesere biik che chang kokerunoten boishonik chetesetai en mbareng'ung' iboishen mashinishek chuton, mashinishek chuton kotindoi kiit nekuren biik ab kutit konda eng kutit ap chumbek kikuren camera kotoreti kokwengun boroindap imbaret ng'ung' aki ndayo miten olekokiput olantugul anan yo mi Kong nemandaen kiakik kuk koborun ko ngoboru kuniton ikere chepchepinda agetugul nekeyai muuch ingot ak sikenget anan kokatok ko mashinit niton ko kitoret kobotik chebo kosuldaen mung'aroshek chebo temishet ngomong tukuk eng mbaronik cho mashinishek chuton koimuch kecheny chii neribun nekata biik che chang ngamun inyumnyume boishet mising mau yo mii biik che chang.

Konetishetab ole kiboishoito rabinik ko bo komonut, en sobet ab kipkosobe age tuguk anan kimgul met. Chitugul konyolu kongen ole kiripto rabinik chemi eut sikoboisien en oret ne nyolu. Biik che inete biik agobo boisietab rabinik kogiib kasaryan nebo komonut konet biik ole kiboisioto. Kou chi ne ngele boisie, ne toche rabiyan ne kooet mising konyolu kongen kopcheopcheji en oret nenyolu. Kou chito ne kimayat iinginte amuneeishek, cheibu rabinik ingeboisiien en oret ne nyolu, koimuch chichon kometo maiywek ak kerichek alak chebo bogitet. Ngunon ko bichu ibu konetutik en boisietab rabinik ko kitoret ole o en meng'ik ab emetab kenya ak alak che yobu emetab sang chito age tugul nekonyor rabinik kokitoret bichu konai bichu ele kipchechindo boisietab rabinichu koyom kebeberwek tugul che tindo chi; ngo logokab sugul anan kobarait mungaret ak kolipanen boisionik alak.

Bwanunet ab biikab bitonin kobwa emetab Kenya ko kogoib ng'alalutik ak bandap tai nemyee mising. Biikab Kenya anan chemenye emoni nyonet kogikonetkei chobet nebo biikab bitonin. Boisionichuto kogikotoret ole oo ngamun kigiinetkei ng'atutik che isubii, ng'alekab mung'arosiek ak kanyumnyumetab boisionik. Bichuto kogitoretech kora en kamandaetab tuguk chebo temisiet ak che kinemu en kompunisiek chebo mung'arosiek komanda emotinwek. Kitoretech kechob ele kioldoen mung'aret nenyon nebo emet ab Kenya. Bichuto kogitoretech kora en ng'alekab somanet aka en olishet ab kitabusiek chebunu emotinwek choto kitoret koraa biik che chang komut kolanda bitoninito kochengi boisionik si kolong emenyon ak kora kitoret en ng'alekab siretab biik en kompunishek kwak kora.